Temishet ko kiit nebo maana mising' en kosobe agetugul anan ko akot en serikali angaamun toreti nito serikalit sikobit konyorchigei rabishek koyop temishet netindoi biik cheyoei kasitab ketemis kou biik chetemei bandek anan ko ng'endek yekakonyor kesutik komuche kwalda akobit kokoe serikalitab emet rabishek tutin imuche kora toreten en boishonik alak chebo emet kerkong'et anyun nekimuche kenyor ngetestai ak tetutyetab komanda tukuk en korikab temishet en emoni ko kimuche kerat chito nekamuuch kotestaen tukuk cheu chuto kou kandoindet nekaimuch koet kakoitoetab katoldoleiwek cheimuche keboishen en temishet akobit konyorchigei temindet kesutik chechang' toreti kora nito sikobit komachang'a biik cheyoei tukuk chemanyolu en korichoto bo temishet en emet nito anyun komuche kora sikobit korib ng'alekab temishet en emet akobit koyai biik chechang' kasit en kasarta nenyolu ak en imanda konyorchinige temik tugul imanda akonyorchigei rabishek

Tugukab temisiet cheu katoldoleiywek ana ko keswek kobo kamanut en temindet neimuche koboisien en imbar agopit konyorune keljin yekakwalda tuguk che kamiten imbar anan kopit keboisien en kaa tuguchuton. Tuguk cheu katoldoldoleiywek toreti temindet sigopit kochogunen minutil chemiten en imbar agopit koip kasarta nemingin mising ak kopit konyorchige temindet rapisiek che imuchi kotoreten korikwak anan keboisien kora ketesen tugukab imbar ku kora ketesen keswek anan keboisien sigopit kenyorchige tuguk che kisuten tuguchuton kuyon kakimin cheu ngendek anan ko bandek ko yoche kobois tuguk che kimuche kesuten tuguchuton sigopit komanam tiongik anan ko konyo ee miondo nemuche koityi ye kakotinynge ak koristo nemiten en emet. Tuguchoto anyun ko sikimanda en emetab Kenya kimanda koba emet age koyoche koip tuguk che chang mising. Agenge koyoche kongalal serkalitab emonito ak emetab Kenya sigopit kokai chomchinet koip tugukkwak. Neta anyun ko yoche komi kergeindo eng ngalalet nebo biichuto anan ko serkalisie chuton tuwai.

Tugukab imbar cheu kesutikab bandek, ngendet anan ko tuguk alak ko mara kou miweek kotoreti temindet sikobit konyorchigee kelchin, sikobit konyorchigee rabisiek chekimuche keboisien en betut agetugul, cheu kialen tuguk chebo goo, cheu tuguk chebo kila betut anan ko omitwogik chekiboisien en goo, miten anyun ngatutik chekikechob akobo kamandaet ab tugukab mbar, tuguchuton chenyolchin temik, ako lekichobto tuguchuto sikobit komait kong'em temik koibe kasarta negoi missing, anibuch nemonoto komuche kong'em temik yekakobit konyorchigen rurutik chemiten ngweny anan ko yekakobit komonyorchige kesutik en tugukwak chekomiten mbar, niton anyun komuche kora kong'em boisiet ab temindet ndamun imuche koyai temindet komatogotesta ak kasinyin kou yekitesetai en kanamet ngamun en rurutik chemiten ngweny yekogigoito tugukwak koba emet age, kit anyun kora sikobit kochutchin serkalisiek alaktugul akobit koger kole temik kokosich kora tuguk chenyolchin sikobit kotoret kora.

Ng'eme temiki yon kogoito chomchinet kipakenge en emet keib ingwek en emotinuek alak ako kimuche kemin en kenya niton ko amun en emet komuche kotoret temik yekakobit komin kesutikab minutikab ngwek akobit konyorunenge temichuton konyorchikee kelchinet akobo ngwechuton cheimuche kwalda icheket kobaa siret neboisien en emonito so mokimuche keib kobaa emet age nitoo anyun komuche kotoret biik chebo emoniton konyorchike biik chechang kasisiek anibuch yekokikoito kobaa emet ake komomuche konyorchike biikab emetab kenya kaisieik chuton anyun komuche koip koimutiet anyun en serikalitab emonito ngamun imuche kochang biik chemoimuche konyorchikee eeh boisionik chekimuche kenyorchikee kelchin en betut agetugul kou kenyor amitwogik anan tuguk chekiloche anan akot ko tuguk cheu akot beek ,tuguk cheyoche komii en kot agetugul, elekitortoo anyun koimutyinito ko kechomchii biik chebo kenya kobiit koyai kasitab ngwek akobit kwoldechi siretab emonitoni sikobit konyorchike kasisiek eleo biik chebo emoni.

Kewelutik chenyoru temik, ngoib mashinisiek kab imbar en emotinuekab sang kochang missing niton ko agenge ko imuche kechob en emoni mashinisiek cheuu chuton akobit kokachibik chechang kasisiek cheimuche koyaen kosigen bik chechang kasit ago bit konyorchike kelchin komuche konyorchike rabisiek en Kila betut asiko mararchi tuguk kab ka cheuu amituakik ak tuguk alak tugul chekimakkyinge en sabetab chito. Kewelutik chuton komuche koityi chitugul en emeet ak komuche koityi kora bik chechang kobir en ka ngamun bik eleo komuche Kochab karisiek chuton chekimuche kebaisien en imbar asikobit konyorunen kasit yunito Kila betut. Kewelutik kora alak komuche keib mashinisiek koyab emetake akitya kebaisien en kasarta nematian kaib kaimutik mara kome kamasto agenge en karisiek chuton akiboisien rabinik chechang.

Temiik ko biik chebo komonut missing en emeet agetugul, niton ko amun bichutok komuche kogon amitwogik chekimuche keboisien en koriik ako nebo oeng kora komuche konyorchigen emeet rabisiek koyob temichuton, niton ko en rabisiek cheiyumi koik aisurut serkalit agetugul akobit konyorchigen rabisiek komuche keiboisien en tuguk alak chebo serkalit kou tekseet ab barabarosyek anan ko etyosyek, niton anyun komuche kora kotoret boisietab serkalitab emeet agetugul, temiik anyun kobo komonut kot missing ako yoche keibchi komonut boisyenywan ku kigichi katoldoloywek ak kikoch kora keswek cheimuche koboisien en kasarta nekararan emeet ak imuche kominso ak kobit kenyorchigen kelchinet, tuguk chemogotin anyun siketech kipagenge nebo temiik, ko netai kemoche sireet, sireet komuche kotoret temik yegakwalda tugukwak ak konyorchige rabisiek, nerube kora ko kigoi temik rabisiek cheimuche koboisien kialel kesutik anan..

Temik en emetab Kenya kobokmonut mising ngamun yoe kasit neo mising bichu sikobit kobois sikobit kenyor amitwokik chekimuche keboishen en emet, ndomo temik cheimuche koyai kasit neuu ketem bandek, ketem ngendek, ketem biasinik anan oot ko kemin miwek ko mokimuche kotesta komomi temichuton ngamun imuche kobetio amitwokik chekoto toreti biik ak kobit kosto bananda neimuche kobit yoon momiten tukuk cheu rabishek chekimuche kealen tukukab kila betut cheu kial imgoroik anan kial amitwokik cheyoche keboishen en kila betut anan ko akot olekimenye koniton anyun kobo maana mising, bokomonut mising temishet temichuton sikobit kobangange akobit konyorchike kelchin emetab Kenya, boishetab kibakenge anyun nebo temichuton kotoreti mising sikobit konyorchike kesutik chechang ak kobit konyorchike emetab Kenya rurutik chechang chekimuche keboishen ak kisto bananda ak rubet neimuche koib yoon momiten amitwokik.

Tugukab imbarenikyok kobo kamanut mising kou kesutik chemi che yabu imbarenik kobo kamanut ngamun kimuche kenyor amitwogik chekimuche keboisien en korikyok ak kopit kora kenyorune rapisiek chekimuche keboisien en tuguk alak kou keteksen anan kealen tuguk alak chebokot agot kelubanen kora rapisiek chebo sugul ko kila arawet anan ko kila yekimakyinge en sugul. Kora kimuche keboisien rapisiechuton serkalitab emet koboisien en tekset ab ortinuek anan ogot keboisien ketesen rurutikab imbarenik kou kicher katoldoleiywek chekimuche keboisien temik sigobit konyorchige kora kesutik che chang en betusiek chebwone. Boisiet anyun neyoe chomchinetab chemungaraik en yatetab ak ribetab indonyo nebo tugukab imbarenik ko netai ko koger kole tilil indonyo sigobit kotesta kora kiistoenge mianwek che imuche koit murindo nemiten en indonyo. Nerube kora ko kiyum aisirut en kasarta nenyalu ak kopit kenyorchige.

Kiyeet kipagenge nebo emeet ab Kenya ibunet ab busyek ab bandek en emotinuekab sang', niton ko ingamun temik chebo emeet ab kenya kotindo kamuget nebo kochobchigee buisekwak chekimuche kenyorun kenjin kou biik cheu cheboise en tinga anan ko biik cheboisie en mbarenik sikobit konyorchigen bandek chekimuche keboisien ak kobit ko karoon kenyorchigen busyek, busyek kora ko kimuche kialde en emeet ab Kenya en sireet agetugul, akobit konyirchige serkalit kora rabisiek chekimuche keboisien en tuguk alak yekakium aisurusyek ako kimuche keboisyen en tekset ab korik anan ko tekset ab barabarosyek anan ko en tuguk alak kou ketesen tuguk ab mbarenik en temik, ara anyun kipagenge nebo emeet ab Kenya en ibunet ab busyek ab bandek en emotunuek ab sang ko kikomach koterter emeet ab Kenya ngamun niton anyun kobore boisietab temik chebo emeet ab Kenya ak kobik komanyorchigen kasit bik chechang'.

Kerkonget nekimuche keib en siretab kobotishet sikobit komaker temik olekinyorundo amitwokik ko en tukuk chechang, netaa ko kerkongetab aisurut, kimuche ketes aisirut nebo biik cheyoe kasiniton bo eeh kobotishet asikobit ko machanga biik cheyoe kasiniton bo kobotishet ketese aisirut kongeten kebeberta akenge akoi akee koyoe biik chechang kobiit komata kotesta ak kasit neu noton, kora komuche koko serikalit ngotutik chekimen mising cheimuche koter ngalekab kobotishet ak kobiit koter biik chechang chemuche konyorundo amitwokik, niton anyun komuche kora koib kerkonget neimuche konyorchike temik koyob siretab kobotishet ak ko imuch anyun komoker elenyorundo amitwokik bichuton, niton anyun komuche kora simabit kobar kora boishetab biik chechang cheyoe kasitab kobotishet akobit kekerkong en kasishek chechwak.